Ore entoki edukuya naitumiae, pee itobiri imotorik, naa keyieuni enkare, onkiri. ore entoki edukuya naa keng'asi, adungidung' nkiri, nepiki ilo too nepiki enkare, paa kitokotok. ore enebau enkata naa etaa keki, notayuni nkiri ,neyieruni olchani. iyiolo peeku kedo, nebukokini nena motorik ilo shani, neyiara paa keoki motorik.

Ore entoki edukuya naa kengas oltungani aas esiatin onkaek naijo eramatare kelo airitisho pee edou osesen, kelo sii aikarisho egira aas ina siai osesen. kitoki sii adala enaa kekwet ,kitoki sii adala empira ,keloolo sii pee edou osesen lenye.

Ore ngolikinot nagira aimaa mbiasharani kutitik na ore kulo tunganak asotok loropoyiani eserkali na kengas ninche aya ropiyani kumol alang nagira aasu ore enkae na kegol egira ninche amirisho amu ore ltunganak kumok na kenyor wuejitin na kesapukin nene wuejetin iyiolo ajo ketiii ntokitin sidai alang nkulie wuejitin atan duo enyanyuk kuna tokitin nagira amir neaku kegol inewueji amu ketoni lolotunganak ituemirisho tenkaraki meeta ltunganak trust te ninche.

Ore ltunganak loota license tekenya a lderefani na ore tenanu mekumok amu etayioloto ltunganak eniko perew ngarin itu nye epuo sukulini olderefani neaku kegira ake arew ngarin meeta licence kake kegira alak irpolisi ropiyani peim wuejitin naitashieki irpolisi, neaku majo nanu keeta ltunganak kumol licence te kenya.

Ore ndamunot aai tenkaraki ndingai ondarasani na keasa inabtenkaraki elelek a kekumok nkera natii ina darasa neaku ore lorikan kidingie inewueji tenkaraki enkumoi onkera elelek si akekiti darasa neaku mitoshea nona kera pooki neaku egira aidinga naaore tenanu kaidim aipanga inadarasa kake tenegili inadarasa metaa ore nkera medarasa nabo etii kake ndarasani are etii pimitoki aidinga na orepias nejia nakidim oltungani aipanga ina darasa netoni nona kera midinga

ore ilmasaai egira aitubulu inkera enye naa kegira apa aing'uraa iwejitin kumok oleng' amu ore ninche naa kitubulu inkera, kitubuluni inkera too nkoitoi naa paasha amu oree intoyie naa kitubulu noo ng'otonye nitodol eniko tenees isiaitin , eyatuaji aa kitukui inkiyai nitodolisii enikoni pee epuo aitayu ilkeek , enituku ing'ilani, eneyierishoi, neyiolou ninche nena agira aimu noo ng'otonye , ore ilayiok naa kitubulu loo papai lenye, nitodol eniko pee epuo intare, nikarisho , nitubulu nena kera too nkoitoi naapasha.

ee kaata nanu akaunt nashumie iropiyiani naa ebaye ina sidai oleng amu ore eeta oltung'ani akaunt enye naa kidim aiseeva ashu ashum inkutiti ropiyiani naatum too nkatitin naa paasha aakikiti aasapuk nepik ene neshum ore kenya elo aitayu netukumokito tengaraki kegira apa ashum inkutitik mpaka enkata apa nayieu , ore sii engae sidano naa ore eeta oltung'ani akaunt tebengi naa ore teneeku igira ashum iropiyiani kumok naa ekiretu benki teniyieu loon , amu teniyieu esile ebengi pee ishetishore ashu pee inyang'unyie intokitin nikiyaki faida baadaye ,neeku kisidai ina amu ekinchoo bengi esile ning'as kwanza aitumiya pee intoki ake alak pole pole ore eboloto ee ekaunt naa ing'as ake alo bengi nichooyo inkarn inonok ninchooyo KRA pin ninchooyo inkarn inonok paa ibol taa akaunt ino nipik inkuti ropiyiani.

Ore apa jubili naa enchama apa nairobirua sirkali oltunganak apa engirae aingoru ilarikok loisiai iyiok. ore apa jubilii naa iyiolo niche toonkilani naishopi amu kishop apa ninche ntishati naado igero jubilee naa iyiolou amu kegira apa ninche aitasheki uhuru oruto tina rishata egiare aas siasa.

ore enaiko pee aitipij ankalem ai naa kang'as aigoru entoki naitipijie aa olikae alem ashu enkalem, ashu osoit ,ashu orgirigiret, naitumiya ninye aii olalem lai , ichot pokirare, ore pee eeku etipija neeku kaidim aitumiya aitoki asishore etipija.

majo nanu keetae enkomono naasi egirai aanya inkiri naapejo amu ore ina baye naa ore enkinosata oonkiri naa entoki naa etamooki tenkopang' neeku teneyieng'i enkiteng' ashu enkine ashu enker ,naa keyieri ake nena kiri nepeji nenyae etu ninye ewuomonokini , kake kayieu naaji nanu naa kewomonokini inkiri amu ore oshieke etu inya edaa naa iwomonoki pooki toki pee emayiani nisho.ri sii ilemetaa

ore tekinoloji naa keng'as ailepie enkisuma enana sukuulini eshumata amu ore eeta tekinoloji tineweji naa keng'as inkera ayiolou intokitin kumok aalang' kuda kulie kera nemeeta tekinoloji , neeku keng'as tekinoloji ailepie imakisi naajing'iki nena sukuulinni neeku kegol ejing'ata amu tinimiyata imakisi kumok nimijing' naa nena sukuulini, ore enkae naa kitokini aliepie iropiyiani naa laki nena sukuulini negolu naa siininche ina amu ore aakumok iropiyiani naa laki naa kikuti naa inkera naapuo, kumok ilting'anak limidim aitaasa ate ibaa kumok , ore sii engae naa kitokini ailepie intokitin nayieuni tesukul aa idakin , intokitin akeyie kumok naisumareki nilep maisha tineweji oleng' negolu naa ejing'ata enana sukuulini.

ore chat gpt naa entoki sidai ina naa entoki sii torono ina amu ore tenkisuma naa ore chat gpt naa eking'as ninye aiteleliaki esiai enkisuma , amu ore iyata araka iyieu nidip esiai araka pee inchoyo naa ekiyasaki ninye majibu pooki tenkata naishaa nidip inasiai nichooyo, ore engae sidano naa ekicho sii nena majibu naa kisahihi nitum inaduo tokitin nigira aaas nitum imaks kumok , ore entoroni enye naa kisho oltung'ani metaa midim iltung'anak ataas isiatin enye tenkaraki kegira aigor oleng ajo kaasaki ake chat gpt neeku naa ore iltung'anak naa mees isiatin.

Ore esiai esirkali egirae aitobir, edaa e GMO's naa kishaa ninguraa sirkali, ajo kamaa ena daa. naa kisidai tooltunganak ashu, keeta entoroni toosesenei loltunganak. naa enaa keeta, kishaa ninche nitapal iltunganak enosata ,enkinosata eina daa. neyau nkulie tokitin naanyae. ore sii enkae naa kitoki sii aaisho iltunganak Nena daikin, te beiaa kidim iltunganak pookin ainyianguti tenkaraki sirkali nagira aishooyo.

ore entoki edukuya naas library olmutandao naa keng'as ayau metaa ore pee itum nena bukui ning'as a subscribe te channel enye ashu tina app enye pee itum nena bukui, naa ore subscription naa intoki sii alak ore tenenilak naa inakata naa itum nena bukui ore eesita ina nilepieki ina kisuma amu ore duo iltung'anak lemidim ashomoito isukuulini ainyang'u ndna bukui netaa miidim ake anoto kuna kulie olmutandao enaa tengaraki meeta iropiyiani naitosha.

Ore youtube naa ormutandao ilo sidai oleng amu, kengas aisho nkera metaa keyiolo ninche mbaa kumok nagira iltunganak aisum tedarasa amu ,tenitu iningu ntokiting pookin duo naagirae ajo tedarasa ,naa ilo Youtube ningoru enaduo ake kisuma nagirae aisum tedarasa niyiolou iyie nkumok alang lelo duo otii darasa. ore esidano enye ,yiolo ninye naa enkiti kata eya pee iyiolou naduo tokiting pookin ingira aininingu .ore sii entoroni enye naa keishaa niyata intanet pee indim atodua nena tokiting ,naa ore miyata oltungani intanet nimidim naa aisumayu negolu naa ineweji. netareto ninye youtube amu etareto iltunganak oleng amu kegira iltunganak aisuma tine netum sii satifiket enye.

ore inkilanni apa naishop ilchumari apa naa iyiolo apa ninche naa kikenoo inkomomi pii kake ore isamburu naa irkarash ake ninche ishop , omasaa kumok torgoo , tenebo olturkana kake keeta iturkana enkititoki na tii elukunya naijio enkopito, ore irendile kenyanyuk enkishopo ennye olchumari penyo kake meeta ninche kake meeta niche inatoki naa kikenoo inkonyek wenkutuk elikunya ake niche eikenoo.

Ore elelero kiti nemeeta ninche kuna baa orkereri amu ntokiting enapa nena neyautua ninche kulie baa ngejuko ,naipirta enkishui enye etinakata, negira sii aas nena baa nagira adol tookulie kwapi nees siininche neeku meetae imbaa olkereti tenakata tena ishoi etaata.

Ore apa iltunganak liapa naa kengas ninche ayau enkatini naa yie ake epirta kingira agil tau .naa keyau ninche ina atoni kingira ainosaki tenkaraki eweji ningira yie aimaa eyiolo ninche ajo etaa igil tau ingira aimaa engoloto sapuk ,ore kingirae ainosaki naa keyau ninche mbaa kumok naimayie ilo tungani neitu egil tau aikata ata duo negol maisha, negol elototo enye eitu egil tau kake meyieu nitoki aas esiai sapuk alang apa egira aasisho penyo nees nejia mpaka netum entoki apa nayieu temaisha enye neeku oltungani loyanyiti.

Ore nkajijik naata komputa naa keji cyber tenkutuk oolashumba naa ore ninche naa ekiretu ninche tesiai ino eintanet. amu elelek iyieu iyieu nikingerokini mpala esiai kake ore tenkaraki miyata komputa tenkaji ino niya cyber nikipoi aigeroki ,nikiyaski ninche ina siai nikigerokini nikintaikini nilak niche. eeta sii manufaa temurua ang amu ore eetae nena naa kidimi aitobiraki nkanisani ashu siruai posta neyiolouni tenkop msima ajo keetae sherehe toonkanisani nepuoi aretu tesiai enye ,kitoki sii aretu ninche egira nkera ingoru sukulini napuo ,amu kelo oltungani nelikini ajo kaa sukul esidai neyiolou nayaply.

Ore emanyata Etaon naa keisidai tenkae kata naa kitoronok sii tenkae kata amu ore tenepuo iltunganak amany taon naa kengas kwanza atum orkwak lemeeta apa nayiolou mbaa nemeyiolo apa etii nkangitie niteru aas nkulie ,ketum sii irkulie kwaaki laa kaidim oltungani aiteru aokisho nemeokisho apa ,kitoki sii aas mbaa torok nimishaa neesi, neinyal orkwak lenye apa neinyal sii olesho amu ,ore tenedoli lelo tungak naa esulare ina tolosho lenye.

Ore enedukuya naa ingas alo nkopisini esirkali nagira aishoo irkeek loiremishoreki ,nekingasi ayiolou ajo ira yie oltungani oyieu nees ina bae ,ore pee eyiolouni nikingerokini empalai ajo kitayiolo olosho lekenya ajo ngiro yie aasisho tinaalo enkiremore .ore pee yoliuni nikinchori irkeek, nikinchori empolea ,nikinchori siininye nena tokiting nilo aun. ore pee indip atuno nintayu tolchampa nintoki ake alo amiraki sirkali ninyangu ninche nikiyiolouni tine pi.

ore entoki edukuya naomon ilaturok serikali naa keng'as aomon itokitin naaturie nene wejitin negira aunie edaa enaa oltinga, nishori nichee pee ees esiai teleleki nees sii tengata kiti alang apa egira aitumiya ilchembei , ashu ilpangai , amu ore eeta oltinga naakidim ataasaki enkop sapuk esiai tengata kiti nelaki iropiyiani kumok alang apa egira aas esisi toonkaik enye.

Ore sheria naitayio sirkali tenchoto esiai enkiremore ,eyaua ninye esiai naa keinyanguni ndaiki pookin teweji nebo tooltunganak ogira airem iwejitin sapukin. ore ina naa ore sirkali naa keya ndaiki the bei kiti nikincho yie metaa miata faida ningira atum. ore enkae enyanak sii sirkali ayau mbuleani enya metaa ninye eyieu ninche nintumiya tolchampa lino nikimiraki ninche alang nintumiya olchala lino aireshore nemeitoki sidai ina tenkiremore.

Kengas iltungank apuo nkopisi esirkali naitasheki lelo keek ,ore pee epuo ine nishori empalai naigero ninche pee eidimi aiprosesa ,neyiolouni ninche nelikini enaisha pee ees ,naa tenishori sii erishata pee edung irkeek lesirkali naa keishaa nelak sirkali iropiyiani ata duo mishori sirkali edungi irkeek tena rishata amu ore endungoto orkeek nemegirae ayau faida kenya kake kegira ayau entoroni amu ore edungito iltunganak irkeek kegira ainyal enkop enye ,neinyal sii kenya msima amu kegira apej lelo keek nitayu nkuk na ore nena smok oonkuk naa kegira ainyal oloingange.

Ore sheria napiki pee minyali ichampai looltungank naa kengasi aitayiolo ajo ore pee kitumi ingira ainyal olchampa leikinga naa ilo yie aton tekotini ashu ilo yie aton tejila larin linonok pookin tenkaraki ingira ainyal olikae ,ore enkae naa ore pee kitumi ingira ainyal olchampa lelikae engira adung irkeek naa kingasi kwanza aya jela nitokini sii adung ilo shampa lino ,neyiolouni ajo kainyo pee mingira adung olino kake idungito olelikae neitu iomonu orusa pee idung.

Kisaidain iltururi lenaboisho olenkiremore amu kengas ayau iltunganak tenebo ,ore pee eyau iltunganak tenebo naa entoki sidai ina tolosho, neponu sii nees entoki sidai tenebo aa enkiremore netum ninche ropiyiani era olturur nees esiai enye tenebo nitoki sii atum olturur likae lenaboisho loret niche pee eyilouno nees esiai enye tenebo neyiolou sii mbaa nagira iltunganak aimaa temaisha enye.

ore miradi eserikali nayautua musaada sapuk naa etang'asa serkali ilairemok pee eisho niche seeds, ashu ilanterera loirem niche pee etum idakin , nemir sii nena dakin amiraki serkali, nemiraki isukuulini ore enkae nenyaakita audu inkariak toowejitin neepaasha pee etum ilairemok inkariak naunishore netum inkariak , tenkaraki ore tenitegemeya enkare naingua enchan naa kegol amu ime enaake esha kake etareto niche pee ing'uraki niche enkare, ore enkae ishoo sii ilairemok embolea naa ime iropiyiani kumok itumiya kake inkutik pee eretu niche egira airemishore.

ore enkibelekenyata nayieu nanu nadol tesirkali naa keyieu ninche nang'as ashetaki ilaramatak dairy eweji neya kulo aramatak kule enye nemiraki niche nene weitin netum niche iropiyiani enye, ore enkae naa kayieu sii niteru aya ilonitok , amu etang'asaki apa apal biashara oolonitok naa entoki torono ina enepali ina biashara amu ketii iltung'anak naa ineweitin apa etumie iropiyiani enye naanya ,ore pee ibadilisha ineweji niteru aya ilonitok naa kesidanu amu ore ilaramatak ketum sii nena ropiyiani oolonitok neyentelea maisha enye aitobiraki kitoki sii kaiu sii nitoki serikali aitadou ilkeek, loo nkishu tenkaraki ore tenilepie naa kegolu naa amu ore etii ilkeek shumata nimidim ilaramatak ainyang'u pee mee ake inkishu enye , kake tenitadau nesidanu ibaa.

Ore entoki edukuya ,ore ministry ebiotishio naa kishaa neyiolou ajo tenaakishaa neyiolou ajo ore nena certificates naa original ore pee eyiolou ina, nitoki sii ainguraa ndaiki nagira lelo tunganak amiraki iltunganak tineweji, nitoki sii ayiolou tena kegirae aitumiyia nkariak safii iwejitin tenaa kisafii ina hoteli ashua kichafu, naa tenaa kichafu naa keishaa neikeni tenkaraki ore eweji naa kichafu nemesidai tenkaraki keyakina iltunganak moyiaritin tenena daiki naagira aamir.

ore enaas pee aret sheria enkiremore naa kang'as asujaa inagirai aajo , iyiolo pee asujaa naa kayiolou intokitin kumok agira asujaa nena tokitin amu elelek aa iyiolo enasheria naa kaagira aitodol enaiko pee atu ashu pee atum intokitin kumok nagira apa aun, ore pee asujaa naa kaaretu nanu temusho amu kayiolou enkarna nawosh itokitin natuuno olchani, nebulu aitobiraki naar sii ing'uesin naagira anya nebulu neyu irng'anayio kumok , natum edaa sapuk , namiraki iltung'anak natum iropiyiani kumok.

ore agira agamu musaada sapuk oompukunot naapasha te sirkali naa keng'as kwanza aitumiya nena musaada tenkoitoi sidai , elelek aa kagira atum musada oropiyiani natum musada edaa natum sii musaada oontare , ore pee atum kuna pooki nang'as aitumiya inadaa anya ashu amir natum iropiyiani tine iyiolo kunaropiyiani naiteru biashara naaretu ore intare, naramat aitobiraki pee aretu tenkishon ai.

Etangasa sirkali ailepie irnganayio lelo oopuo launok ainyangu ,ore tenilepie neeku naa kego ina amu ,eilepu nena tokiting naa tenkaraki sirkali .ore enkae naa enyaakita ninche ailepie nkariak ropiyiani naalakieki enkare amu keyiolo ake ajo keyieu ilaunok. neilepie enkare ,neeku kegol entumoto enkare toolaturok tolchampai lenye .enyaakita sii ailepie irkeek lowoshieki nena daiki pee mee ashu pee eitoki naa atum ngufuegira abulu. ore pee eilepie negolu naa maisha eunore oleng, enyaakita sii aitadou ropiyiani nagira ainyangunyie ndaiki elelo tunganak lootunishote, ore pee eitadoyio nalau lelo tunganak Enkai weji enetumie nena ropiyiani kumok, negolu maisha.

ore pee eyai ndaiki kumok boo enakop ashu engirae emiraki nkwapi eboo ndaiki kumok naa kitoronok ina amu ootenayi ndaiki pookin ineweji naa kitoki ake siininche ainyangu nena daiki nashomo aishooyo tineweji ayau kenya , naa kikash tenetumi endaa naitosha tekenya alang teneyae boo pee eitokini ainyangu amu kinyaal naa ina biashara pi.ore enkae ore engirae ainguraki sokonini kutitik emirata endaa naa kilepieki sii ropiyiani namirieki ina daa amu keyioloi ajo meate ndaiki kumok tekenya neeku tenitu inyangu ina niton miyata.

ore ilo tung'ani naa oltung'ani sidai amu ore itagore naa ekidim atiaki entoki nikintakueni nikirikino inaduo pooki nigira aimaa nimintoki adamu inaduo tinarishata nikigirai aitakueni ore sii ilo tung'ani naa ketum ninye iropiyiani , egira aitakueni iltung'anak negira sii aretu iltung'anak pee mitoki aagoro, nimitoki adamu ibaa torok naitaas ate tengaraki egoloto nagira aimaa.

Ore entoki naitadamu ajo ore lakwetak lang naa kekwet aitobiraki naa yiolo oshi pe epuo akwet naa keshukunye ake eilepunyie enkarna enkopang ,amu ore epuo aakwet naa kekwet toltau obo ,nekwet eyieu nees embae sidai tenkop enye neyieu sii nerikoo lelo tunganak oogira aakwet ,ore egira aakwet keeta ninche engoloto sapuk tooltauja lenye. nekwet terishata kiti naaa nidip ake ata duo egol ina siai kake kaidim ake tesidai nayau enkarna ashukunye kenya ,nayau sii ropiyiani kumok tineweji amu tenishinda naa kishori medals naa keeta ropiyiani kumok neyaki kenya nilepunyeki enkarna enkopang.